Iman kele ichcuchuchi nyernyeret ap rapinik ngakipaishe oretap soet kenyoru poishonik amu kepaishe oret ap ap soet komuchi chichotok kosup oranatak tugul kot koitita kot kenai ak komang'ugei kaparunetap ge imanda ole kanorundo chito kasit amaitt kolipan chepkonda age tugul . Anan kot ngo lipan agot chi chepkonda ngo kakikamake, komuchi kisup rapinichotok kot kenai ole kalilipanda ak ole kakilipanchi ne maite kipet angot silingit agenge. Nguno pa mam ko kakinyor anan kecheng'e poishonik eng' soet amu ngelipan chepkondok eng' oret ap kompyuta anan ko ngepaishe bankit anan ko simoshek. Imuchi isup chi chepkonda age tugul ne maite kele mi chepkonda ne kapet.

Tuguk somok che tinyei istoria eng Kenya, ' emet ap Kenya, komastap North Eastern. Netai ko ne kile Lake Yahud, nitok ko nyanjet ne kakile kimong' eng' oret ne makimuch kenai. Ako nyanjet ne kakile kichope chito ne kipunu emet ne makingen ako kikokon ketepse gei ne maite kenyor walutik che chotok amune si kiipit kechop nyanjanotok. Nepo aeng ko Wagala Massacre Site. Yutok ko ole kikiparchi piik che chang' che somaliek ne imuch kikon kaimet ap gei ako ne tese tai akoi inguni eng' emet ap Kenya. Kiit age kora netinye istoria neo eng North Eastern Kenya ko Lamu Old Town. Lamu Old Town ko notok inendet netinye Unesco World Heritage Site, ne naat koripei kutik ap Kiswahili ako yotok kora ye kiimuch keyae mung'aret ne oo ne kiimuch keladaen tuguk kopa ematunwek alak ako ole kiipune tuguuk eng ematunwek alak ip kitu.

Mwae kipsomaninik anan ko daktarishek kole kararan ureriet anan ko urerioshek che tareti kopire porto ako notok ne ikachin chamet ap gei porto ko tugul. Urerioshek che u lapatet anan kokatiaret ap mbiret koistai tuguuk anan ko amitwogik che ngochang'aitu missing' eng' porto ko cheng'e asikong'em chamet ap gei eng' porto. Amitwogik che tinye tuguk che u chumbik anan ko sukaruk eng' chang'indo anan ko mwanik cha chang' ko ite kong'em porto ko notok amu ne siko tareti urerioshek kou lapatet kotareti koistai amitwogik chepkopasegei eng' porto , istai eng' oret kou kaotik anan ko tareti ureriet kowale amitwogichotok koik kimnatet eng' porto asikopit kotepi porto eng' chamet ap gei notok ne ititaat ako kirinda mianwogik ako taret karatik kopendat eng' porto , koit maswek tugul eng' porto.

Kerichek ap pokitatet ko tinye asenet ne oo kot eng' porwekchak. Nga chang'an eng' metit amun ye paishe chito kerichek ap pokitatet kopendi kong'eme metit. Ipu asenet ne o ako ngachang'an ko ikachin chi ko kerer met missing' akopa tugun che mara keimi ine ama paishe kerichochotok anan ko klra ye kapaidhe chito kerichek ap pokitatet ko kachin ine kotai kopwat tuguk che chang', che much mamitei sapenyin. Kerichek ap pokitatet kora eng' metit ap chi ye kapaishe chi kokachin chito koro tugun che mamitei. Ngopaishe chito tuguk cheu mayek kokachin chito koyait. Ng'eme kapwatutilk ap chito ne ngokere piik alak kokere kou ni puch. Kerichek ap pokitatet alak chu bangi kokachin chito koyait metit ak kowalak koek tiondo chito. Imuchi koyai chito tugun che yach kosupgei ak tugun che kere ichek che manyalu.